Iologi e dier ot ma opedhe jwala kata par ma miyo ng'ich mae dier ot kik chop kuomgi kendo ikanogi ei ot moger kendo modin maber, mondo pii kata koth kik chop kuomgi, to imoyogi saa ka saa mondo kadipoo ni pii odonjo kuomgi to otuo.

Nduma ikuong iyiedho, ma iluoki, kasto iketo e sufuria iole pii gi chumbi, to ichwako ma chieg mayom kasto itoko. Saussage to inyalo chwako mondi ma bed mayom kokichielo kata inyalo chiele ka ok ichwake. Tong' to itoyo e bakul moro matin, ikete chumbi kasto iole sufuria man gi moo to ichielo. Maembe to iluoko kasto ing'ado matindo tindo kasto ikete san moro kata bakul.

Ji adek gi puro puodho ka gitiyo gi tinga mondo obed maler ma onge buya kendo mayom minyalo pidhe cham kaka bando, bel, soya kata kal kaa saa pitho oromo.

Pith mar olemo biro e pacha kendo japur nyalo yudo pesa ka opono olemogi to ousogie chirni ma opogore opogore kendo ngimane nyalo bedo maber ka ochamo olemogi. Ka olemo nigi vitamin mageng'o tuoche maopogore opogore.

Inyalo kwanye gi lweti kata inyalo chuoyo gi uma to isoyo e dhogi tikayo tinjako kendo inyalo kowe gi chai ,chak kata sup mag chiemo kaka oganda, ring'o kata rech.

Aparo website mag sirkal kata e-citizen manyalo konyi e yore mapogore opogore ka idwaro oboke kaka kipande, passport kendo konyo e yore mag chudo ne nyithindo mag skul kendo nyalo konyi ka idwaro tije mag sirkal.

Aneno obilawa matiyo matek karitowa okinyi gi otieno kendo aneno ka giting'o mich magichodho kuom tich matek magisebedo ka gitiyo ka sirkal oneno tijgi matek to omiyo gi michno.

Chiemo gi loso kendo gero dendi, ka kuon en chiemo ma miyi teko mar timo tijegi ma pilepile to alot mar kabich nigi vitamin mageng'o tuoche ma opogore opogore, to tong' nigi protein magero dendi.

Ikawo sufuria ikete mach, kaeto iolo moo gi chumbi, kaa moo osebedo maliet, ikawo bando mag popcorn iolo miloki mium gi raum ka osemuoch tee, igole mach to itoko e san.

Omiyo tije mag sirkal bedo mayot, kendo ogolo pesa ma wanyalo tiyo go egero pinywa kendo otieko mibadhi gi kuo olose gi jokenya mondo okony jokenya eyore mapogore opogore

Aparo weche mag teknolojia ma nyasani ma osekonyowa kendo gero pinywa, kendo nyalo konyi ka idwaro dwoko mag penjo kata gerori e yore ma opogore opogore kaka somo, ohala kata pur.

Aparo mbalariany mar Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology , mayudore e piny Kenya e county mar Kiambu ma osebedo ka konyo nyindwa e higni gi higni e yore mag somo kendo miyo nythindwa tije ma opogore opogore, ka gi nyalo yudo pesa kae mag ritruok kendo mag chiemo kata mag yao ohala ma moko.

Jogi oting'o jotendwa e piny Kenya, man e rang'iny ma opogore opogore ka gin e bura, mar neno kaka wanyalo dhi mbele e pacho ka, kendo gi golo pachgi e wii weche ma opogore opogore mosebedo ka hinyowa kaka jo Kenya kagigolo weche kata paro, kaka wanyalo dhi mbele kata wanyalo loso gigo ma hinyowa e pacho ka.

Aneno padri mar kanisa, kaka kanisa mar Catholic, kendo gikonyowa e pinyka, ka gileronwa weche mag muma, kaka Nyasae dwa ni wadagi, gik ma Nyasae dwaro gi ma ok odwa, kendo kaka wanyalo yudo ngima ma osiko, e ndalowago bang' tho

Gino mabiro e pacha en tije mag sirkal, ka pinywa mar Kenya oriwore gi piny Ingereza, kelo tije ma opogore opogore, ne jogo man gi ng'ol, mondo giyud kaka ginyalo konyore e yudo pesa mag ritruok kendo kik gibed niginjo ni ojwang'gi to mondo gibed ni gineno kendo giwinjo ni ohergi

Gino mabiro e pacha en nyamburko mar team mar opira makenya ma iluongo ni Gor mahia ka ochung' kar keto mafuta kata petrol.

Ang'eyo ker mar piny Kenya kata jatelo ma iluongo ni Daktari William Samoei Ruto, ma osekelo dongruok e sekta ma opogore opogore e piny ka, kaka: somo, ohala, pur nyaka ne oyud loch gana ariyo prariyo kod ariyo.

Ang'eyo jatend piny Kenya, ker William Samoei Ruto, kendo en gi nengo ni mar osekonyo piny Kenya kendo kelo dongruok kaka gero ute ma jopiny biro dake gi e nengo ma oyueyo. Osekelo dongruok, e utewa mag thieth kendo e yore mag ohala gi pur.

Tijni natimo mokwongo higa mar gana ariyo, piero ariyo kod adek. Kendo weche mane otimore na e ndalo mane atimo tijni, en yudo hinyruok e denda, ka le ne ohinya.

Ber manyalo yude tijni en ng'eyo kaka anyalo kano cham, onego bed ni amoyo gi marom nade? onego bed ni akworo gi marom nade?, to yath onego bed ni aketo marom nade? mondo kik thuth donje. Kendo anyalo yudo pesa ka auso cham gi manyalo konya pidho cham mamoko kendo nyiewo chiemo gi gik mamoko manyalo dwaro e ngima na.

Ang'eyo daktari Wiliam Samoei Ruto ma en ker mae kenya kendo jatelo. En gi nengo nimar osekelo dongruok e piny kae kendo aneno ka oywao weche mag ecitizen kata website mag sirikal manyalo konyo jopiny ka gidwaro oboke kaka kipande, paspot kata title deed mag loo kendo konyo nyithindo mae sikul kuom chulo fee e yo mayot marito sa.

Ahero mitne nikech en gi sukari kendo omiya teko kendo orito denda kuom geng'ona tuoche mopogore opogore. Onyalo kelo na pesa sama ause kata anyalo loso kode math.

Gini nyisowa kaka wanyalo oro pesa, e yoo mar simu kata ong'we yamo neng'ata ng'ata man mabor kodi, kata mane aluora mari, kendo en mar kambi mar Equity kendo okonya saa samaioro pesa.

Gini en yo mar tugo kendo okelo pesa saa ma jogi obiro tugo to ji mane aluora kata mohae counties ma opogore opogore biro neno. Kendo omiyo waloso gi jokma oha kuonde ma opogore opogore kata kabinde mamoko, kendo wang'eyo chike mag kabindego.

Aneno geche ma ochung' embele tesen obila ma Kongowea market, kendo aparo ni gidhi yudo kony ir obila, eweche mag arita kwe e aluoragi. Kendo aneno ng'ano mawuotho e bath ndara, kendo aneno ot ma ng'ato nyalo dhie ka odwaro kony e weche mag oro pesa mag kambi no mar Safaricom.

Ne ayudo chal maber kane ayudo thuolo mar tugo ne ji, ma ohae counties gi pinje ma opogore opogore, kendo ne ayudo thuolono mar wuoyo kodgi, mane ayudo tich e sekta mar utalii kendo ne amor kane ochula pesa maber kuom tiyo tijno.

Gimatimore en ni ng'ato nigi adhola e kore manyalo bedo ni noyudo kanogore piny kata jomoko nomonje kata obila ne ochiele gi risasi. Adholano golo remo kendo odwaro rit makare kowuok daktari kata jogo ma osomo weche mag yedhe manyasani.

Dwarore ni ibed gi opira, kendo ibed jalno ma ong'e tugo maber, ibed gi lewni gi wuoche molos e rang'iny mamalo mar tugo, ibed gi chupa mar pii, kata law moro gi sanduku moting'o yedhe ma opogore opogore ma inyalo tiyo go saama ihinyori kata first aid box.

Gini konyi mondo ing'e kaka inyalo tugo tugono mar chess, kendo omiyi inyalo loso pesa ka idhi tugone pinywa mar Kenya e pinje ma oko ka kanyo inyalo wuoye gi ji ma oae pinje mamoko gi kabinde ma opogoreopogore kendo inyalo yudo tijno moro malong'o.

Gigo ma idwaro en ni ing'e kaka itiyo tijni ibedgi nyundo, mabati, rangi gi gir wicho gi law ma inyalo twe e lweti mamiyo mabati kik ng'adi sama iloso gikmoko.

Gino mabiro e pacha en kaka tingni kelo niang' ka ohae puothe, kuma ipimogie kendo ichodho gi ka itero gi e masin ma dhi regogi mondo gilokre sukari.

En kod neng'o ka aneno ka ji loso gi nyiero gi bwonjo, matiende ni ng'ato ka ng'ato nigi thuolo mar golo pache eweche manyalo kelo dongruok e aluorawa to kaka wanyalo bedo ka waloso pesa.

Chalna ne ber kane apuonjora kaka anya loso gik mopogore opogore kaka okapu, odheru, atonga , aduda , par ka atiyo gi togo kendo ne amor kane adongora . Kata kamano ne pod akadho e achiedh nade kaka togo nyalo ng'ado lweti ka ok iritori maber.

Ber ma iyudo e tijni, en puonjori kaka inyalo goyo opira malong'o ,kendo iyudo thuolo mar wuoyo gi ji ma opogoreopogore, kendo man e okang' ma malo, ka ginyalo miyi tije manyalpo keloni pesa, kendo iyudo thuolo mar chodho mich ma opogore opogore, kowuok kembe kaka tusker.

Aneno ka jii ma oae pinje ma opogore opogore ka giloso ginyiero , gimosore ka gipenjore nying gi , tije ma gitiyo, kuonde ma giaye to gi chal ma gisebedo go e yore gi mag tich.

En tijno, mar sombo niang' ka itiyogi tinga ka owuok e puothe mopogoreopogore , ka iterogi e kambi, mago marego sukari gi masin, ka pok ousgi ne ji ma opogoreopogore.

Aneno winje mabeyo ahinya kachamo gigo machalo omena, kata rech matindotindo ma omo e tie nam. Winjego chamo kudni manyalo bedo e chiemo.

Ne atimo tijni ma okwongo higa mar gana ariyo pra riyo kod ariyo kendo weche mana akale en ni ne yudo thuolo mar wuoyo gi nyithindo ma oa kuonde ma opogore opogore. Kaka anyalo tiyo ne gi, kaka anyalo konyo gi kadipo ni giinyore, gi kaka anyalo puponjo gi sama gitugo.

Gino mabiro e pacha en duka ma uso gik nyithindo gi gige mag mine ma oa nyuol ma iluongo kata ma idendo ni nila baby shop mayuroe e counties mopogore opogore e pacho ka.

Ne atimo tijni mokwongo higa mar gana ariyo prariyo kod adek kendo weche manotimore na en ni: ne apuonjore kaka anyalo wacho dhok masai, loso tigo, twang'o suka gi payo ludhe gi, loso chak kendo gimomiyo gimadho remo, gitiyo gi buru no makwar sama gitimo nyasi gi.

Ma en od thieth, ma iluongo ni TUM Health Unit, kendo okonyo sama dendi lit inyalo thiedhi ma miyi yedhe ma owinjore. Kendo omiyo jogo ma opogore opogore tije ma kelo negi pesa ma gikonyorego e ngima gi ma pile ka pile.

Magi viungo mag tedo kendo gikelo ndadhu mamit e chiemo sami tedo to moko kuom gi kaka tumeric. Inyalo tigo kaka yedhe mar thiedho tuoche mopogore opogore kaka luoko ich, luoko remo gi thiedho ng'ol mag wang'.

Ang'eyo ni en bishop, mar kanisa ma takatifu mar catholic. Kendo en gi nengo nikech ong'e kaka diocese mare nyalo dhi mbele, gi kaka parokia man e bwo diocese ma ochung'ne nyalo yudo pete ma opogoreopogore ma konyo kanisnigo e weche kaka misa , nyasi kaka arus, kata liete, gi kaka kanisnigo nyalo dhi mbele e yore mag dongruok.

Aneno ka nyadendi moro siemo kuma ondikni customer service matiende ni onyiso jii kaka inyalo yudo konyruok kowuok kuom customer service, kaka inyalo gocho negi ka in gi shida moramora e kambi gi no.

Ber ma iyudo en ni iloso pesa ka iuso gigo ne welo ma oa oko. Kendo iyudo thuolo mar twak kodgi ka ginyalo miyi kata mana tich e pinje gi maoko go kendo ing'eyo kaka gidak to gin be ging'eyo kaka udake e pinyu ma koni. To ing'eyo chike gi ma girito dalagi ma kono.

Gima bire pacha ni magi polise mag ndara kata traffic police kendo ginyiso geche yore ma onego bed ni giluwo kendo ging'iyo ka geche bende oluwo chike mag ndara e yoo makare, ka gin gi licence mag riembo ma oluwo chik mag pinywa.

Tijni nigi nengo ka jodak mag aluorago dhi kanyo to ipimo gi to ing'iyo ka bende gin gi tuoche. To ka di po nono ni ng'ato tuo daktari biro thiedhe kendo miye yedhe ma owinjore kendo nyise kaka onego bed ni ogeng'o tuoche ma opogore opogore mondo kik obed matuo kendo e ndalo machiegni.

Aneno ka nyithindo ma somo weche mag thieth ka gin e utegi mag timo nonro, ka gi timo nonro ne lee moro mondo ging'e kaka lee ni odak, gik matimore kuome.

Chiemo ni inyalo chamo gi lweti kata uma kendo inyalo medo e gi no ma ong'ere kaka tomato sauce gi chumbi mondo omiye obed gi ndhadhu ka ikowe gi math mari mar soda.

Gino mabiro e pacha gin ji ma odhi wuotho, kata bayo, e wi got ,ka ging'iyogo lee ma dipo ni odak e bungu, yiende ma opogoreopogore, kendo ginyalo bet ni gikawo pichni ma ginyalo parogo ndalogi .Kendo gitwak, ka giloso, ka gipenjore penjo ma opogoreopogore e wii aluorano.

chiemo ni iloso ka ikawo sausage gi kendo ing'ado gi matindo tindo kae to ikawo supageti to ichuo kuom gi ,kisetimo kamano ,iolo pi e sufuria ikete kendo timedo mo gi chumbi tikawo sausage gi mani sechuoyo e supageti tinyume pi tiwe magi chuakre magi bed mayom kae to ichielo gi ka itiyo gi kitungu nyanya dhania gi viuongo gi mamoko mag tedo kaka kar midwaro

Gino mabiro e pacha en od fwambo ma iluongo ni Tivi 47 kendo a neno ka jafwambo oro ochung' ka osomo habari go gi weche ma osebedo ka timore e piny kenya kae kendo gi mosebedo ka timore oko mondo jowinjo ge owinji mondo ging'e ni ang'o mosebedo ka timore e pinywa.

Gino mabiro e pacha en jogo matiyo e sekta mar utalii .Kendo en kabila ma iluongo ni maasai, ka gimielne welo ma oa oko, kendo ichulogi ei tijni malong'o.

Tijni, ni kod nengo ka sama wapidho yiende mang'eny e alworawa, miyo okelonwa yamo maler, kelo koth ,kendo miyo loo makore motegno ma yamo ok nyal ting'o e yoo mayot. To yiendegi, be wanyalo tiyogo kaka chiemo, kaka yath mag nyaluo ,mag thiedho tuoche ma opogoreopogore, kendo ka gisebet madongo, wanyalo tiyogi kuom gedo, loso gik moko kaka kombe, kitanda , kabat, kata mesa. Mamiyo magi kelonwa pesa mawakonyrego e ngimawa ma pile ka pile.

Gino mabiro e pacha en nyithindo ma obet kanyakla ka gitugo tugo mar kad. Kendo miyo giloso, gitwak e wi weche ma opogore opogore, kaka somo kendo ginyiero. Manyiso ni gidak gi kwe e aluoragi .

Gino mabiro e pacha en ni mach liel, kendo ogolo iro marateng' manyalo nyiso ni jo aluora no ne ging'anyo kendo giwang'o gik moko kaka tie gari. Nikech samoro sirikal marach kata kuo mar pes jopiny. Kata nyalo bedo ni nyamburko moko ne oyudo ajali ma gichwe ma giwang'.

Chiemoni mar mchele, oganda gi ring'o, inyalo lose ka ikawo pii iole sufria, tikete kendo machwakre ,tiolo mchele mari moselwoki, kaito imedo moo gi chumbi, tiloke , tiume, ma ochiegi. To ring'o, ing'ade ,iluoke, ma ikete e sufria maler iole pii, ochwakre ma obed mayom, kaito ichiele gi viungo magi mag tedo kaka nyanya, kitunguu, dania. To oganda, be ichwako mabed mayom. Kaito ichiele gi viungo magi mag tedo kaka inyalo hero moting'o nyanya ,kitunguu, tumeric ,saumu.

Ang'eyo ni gin jotend kanisni, ma opogoreopogore e piny ka. Kendo gin gi nengo e alworawa, ka gitayowa e yore mag kanisa, somonwa muma kendo leronwa kaka weche mag Nyasaye onego obed ni itimo, kaka wanyalo yudo ngima bang' tho, ngima mosiko. Kendo gikedonwa mondo wayud ratiro makare ka sirikal nyalo bet ni dhi marach.

Ber mar tijni en ni inyalo yudo pesa ma ikonyori go e ngima ni ma pile ka pile. Kendo iyudo thuolo mar loso gi jiii ma opogore ka inyiso gi kaka kambi mar telkom, airtel gitiyo, kaka ginyalo yudo lain mag kambi gi kaka ginyalo oro pesa ka gitiyo gi lainde go.

Gino mabiro e pacha en ni jodongo ma obet gi nyithindo kata rowere matindo ka ginyiso gi kaka ginyalo dak e yo maber. Kendo gigolo pechegi e yore ma ginyalo tiyo go kuom kelo dongruok e aluora gi dak gi kwe gi hera.

Weche mag nengo kae en ni riwruok maduong mong'ere kaka unesco okelo dongruok e sector mar puonj kata mar somo e Afrika e pinje kaka mozambik, Rwanda ,zimbabwe kendo gitang'o higni ma project no biro tieko ka project ni biro konyo nyithindo e yore mopogore opogore.

Ber mar tijni, en ni japur yudo thuolo mar wuoyo, gi jogo ma olony e sektano mar puro, ka oyudo kaka onyalo bet ni opidho chamge, mondo oyud cham mang'eny. To bende onyalo uso chiemo ma ogol e puodho, olosogo pesa , ma onyalo konyorego e ngimane ma pile ka pile, puonjo nyithindo ,puro chiemo moko mabe ng'eny e puothege mamoko.

Chiemo mar rabolo manumu iloso kamae, ipoko rabolo, ting'adogi matindotindo ka iket e besen ma nigi pii ma oriw gi chumbi. Ka isetieko, ikawo sufria ikete mach, iolo moo mabed maliet. Kaito iolo viungo gi mag tedo, kaka nyanya, kitunguu , machiegi, tikawo rabolo iole, iloko iloko kaito iole chumbi, to iumo gi raum machieg mayom. Ikete saan to inyalo chame gi avakado kata gi maembe.

Gino mabiro e pacha gin tije mag sirikal mar teknolojia ma nya sani ma jopiny nyalo tiyo go kagidwaro oboke kaka passport, kipande. Kendo, ginyalo yudo go tije mag sirikal e yoo mayot kendo girito saa.

Gino madhi mbele, en ni , ji ni e chiro, kendo aneno jouso mopogoreopogore ka moro ,usone janyiewo mare longe ma opogoreopogore.

Gino madhi mbele, en ni nyithindo, mane mbalariany, obet kendo gitwak to giloso, ka gipenjore penjo mopogore opogore e wii gima gisomo, kendo gindiko ka gitang'o ne jowetegi kaka penjo moko onego bed ni itimo.

Gino matimore, en ni nyamburko, moro omoke chuodho , ka koth ne ochwee mapek kendo jalo moro temo golo loo e tie nyamburkono mondo oyud kaka onyalo ringo.

Gino mabiro e pacha, en miyo moro mawuok e kabila mar jomaasai ,kendo omor ka igoye pichani, kendo orito chikegi ka orwako tigo magiloso, otwe suka.

Gino mabiro e pacha, en rowere matindo kaging'anyo kendo giwuok oko e namba maduong', ka gidwaro ratirogi ma sirikal osebedo ka mayogi, kendo sirikal osebedo ka ok tinegi maber. Kendo moko kuomgi ywak, iro bende aneno ka wuok. Matiende ni nitiere gik moko ma osewang' e ndara kaka tie gari.

Gino mabiro e pacha, en ni miyo moro nitiere e ot ma ikane buge , kendo ochalo ng'ama somo weche mag thieth, ka buk ma oting'o ondik ni principles and practise of surgery ma tiende ni, gin weche madhi korka osuptal.

Ang'eyo ni en jatend migao mar thieth machon mar piny Kenya e ndalo mane corona omonjo piny. Kendo en gi nengo, ka ong'iyo kaka sektano mar thieth nyalo dhi mbele kendo onyiso jopiny kaka ginyalo ritore ,mondo kik giyud virusi go mag corona.

Gino matimore kae, en ni welo ma oa oko loso, gi kabila ma iluongoni maasai. Ka gitang'onegi kaka gitedo, kendo kaka inyalo mok mach.

Aneno ka jogo matiyo gi riwruok mar master card chiwo thuolo mag somo ne chuo gi mine matindo ma okoso. Kendo gilero ne gi kaka ginyalo yudo thuolo go bang' kelo oboke mag gi ma owinjore.

Ang'eyo jatelo maduong' mar migawo mar ICT Edward kisiang'ani kendo en gi nengo nikech okelo dongruok e sector no mar ICT kendo okonyo e ng'ado rieko ne ker mar kenya e weche mag uchumi.

Gino mabiro e pacha en ni jofwambo wuoyo gi jii ma opogore opogore ka gidwaro pachgi ewi weche ma opogore opogore madhi mbele e pacho ka kaka uchumi, weche mag pur kendo kata weche mag thuolo ma onego mi jofwambo e piny kae.

Gino makelo na mor gin winyo ma iluongo ni flamingo. Ka ng'iyo gi kelo kwe kendo mor ne ng'ato kendo ng'ato nyalo goyo gi picha mondo obi opar go ndalo ne.

Jogo ma ang'eyo kae gin jofwambo mowuok e ute mag fwambo ma opogore opogore. Kendo gin gi nengo e piny kenya kae ka gin ema gigolo gik matimore marach e piny kae ka ntiere jotelo matiyo gi mwandu mag jopiny marach, gin ema gigolo kendo ka ntiere ng'anyo kamoro gine ma gitang'o e wang' jowi.

Gino mabiro e pacha en miyo moro mago simu ne ng'at moro man mabor kode kendo giwuoyo to a kaneno aneno ka obuonjo. Matiende ni weche ma giwacho gin weche mabeyo gin weche mabeyo makelo kwe gi hera.

Gino mabiro e pacha, en od fwambo, ma iluongo ni KNM News. Kendo okonyo kuom kelone jopiny weche madhi mbele e pacho gi e pinje ma oko.

Gino mabiro e pacha en chiro kama iuse gik moko mag puodho kaka kwer, beti gi gik tedo kaka karaya , oluth kuon gi moko ma igero go ot kaka musmwal.

Jomang'eyo en ker mar piny Kenya laktar wiliam Samoei Ruto kendo en gi nengo ka okelo dongruok e piny kenya kae e sectors ma opogore opogore kaka somo, pur gi ohala.

Gino matimore kae, en ni nyithindo matindo, kata rowere gin e ndara ka ging'anyo nikech weche matimore marach e sirikal. Kendo gikwedo gigo ka gidwaro ratirogi mondo omigi e yoo makare.

Tijni nikod nengo e aluora ka jogo mauso olemo gi yudo pesa ma gitiyo go e ngima gi e odiochieng' ma pile ka pile. Kendo jogo manyiewo olemo go gero dendgi kendo giyudo vitamin makare mageng'o tuoche ma opogore opogore.

Gino mabiro e pacha en od fwambo ma iluongo ni citizen tivi . Kendo ginyiso jii mondo one tivi gi no ka giketo nyaka website margi ma inyalo yudo e weche manyien e kar saa ma idwaro.

Gino madhi mbele kae, en ni weche tuke mag mpira dhi mbele ,kendo timno matugo en tim ma oting'o mon lilo e igi ka gilaro opira e kindgi.

Gino mabiro e pacha en anyuola moro ma oting'o miyo gi nyithinde ariyo kendo nyare siemone gimoro e wang' simu ginyiero ka giloso. Ma nyiso ni gidak gi kwe gi hera.

Gino mabiro e pacha en anyuola moro ma odak gi kwe gi hera kaluwore gi kaka giloso to ginyiero .Kendo gin e saa gi mar tedo ka miyo moko ariyo ema nie jikon tedo to dichuo to obet piny to nyathi ma nyako ng'iyo gi ka gitedo.

Gino mabiro e pacha en ni jomoko riwo arus kendo ging'ado kek. To gichalo jogo ma oaye kabila mar jo masai kaluwore gi kaka girwakore, gitwe sukni kendo girwako tigo.

Gino mabiro e pacha en ni ntiere ng'anyo madhi mbele . Ka anyalo neno ka gik moko machalo tie gari owang e ndara kendo iro dum to ntiere ji mabe okere e ndara.

Gino matimore en ni nyiri moko ang'wen ma be ok dongo ahinya nie puodho ka ging'ado lum kata ngano kendo gitwe gi e wigi ka gitero gi kama owinjore ma idhi tiye kodgi tiyo tije ma opogore opogore.

Gino matimore kae en ni mine moko ang'wen nie puodho gipuro to jomoko be ntiere ma oluoro gi. Tije mag puro nenre ni dhi mbele e kindeni ka giiko puothegi mag puro cham ka koth biro biro.

Gino mabiro e pacha en ni weche mag chiro dhi mbele ka neno ka jo ohala ma opogore opogore uso kendo welo ma oa oko kata wazungu be aneno ka loso gi jopiny koni kendo moko be chal ka gima wer.

Gino mabiro e pacha en ni mine moko obet kendo giloso ka gigo mbaka sama giloso gige gi mag okapu kata atonga ka gitiyo gi othith.

Gino mabiro e pacha en ni jogi ng'anyo kendo giringo kagi ting'o gigegi ma samoro ne giuso ka obila samoro riembo gi e chuny boma kendo nyiso gi mondo gidhi dala.

Gino matimore kae en ni jodongo moko obet piny e tie yien kendo gitugo tugo no ma iluongo ni ajwa. Ka ang'iyo gi gichalo jogo magin kabila ma iluongo ni masai e piny kae.

Gino ma aparo ka aneno tijni gin mon mauso ka giting'o gik gik ma giuso e wigi. Kendo giwuotho gi gigo, kuonde ma opogore opogore. Ka gimanyo jo nyiewo mondo giyud pesa ma ginyalo nyiewo godo gik moko e ngimagi ma pile ka pile. Kendo ma ginyalo werogo ka gige gi magiuso orumo.

Gigo makelo mor gin pichni ma ogor gi lwedo kaka lee, winy , nyathi mametho, jogo makwayo ,moko mabe ringo. Gigi beyo kendo inyalo tigo ka idwa keto odi mondo obed majaber kendo aneno ka jomoko bende uso lewni gi bege ma opogore opogore.

Gino matimore kae en ni ng'ano ma iluongo ni Samson Lenjit lero ne jopiny kaka jogweng' konyo e arita mar aluorawa kendo owacho ni asilimia prabich mar aluorawa jogweng' ema orito. Kendo okwa jofwambo mondo oket gini e lela mondo jii te onee kaka jogweng' tiyo matek kendo kaka gikonyo rito aluorawa.

Jogo ma ang'eyo gin jotelo ma aaye pinje mopogore opogore kaka loka gi mapiny kenya kae. Ka gichalo ambasadors ma rito kwe e kind pinywa gi pinyno ma oko mar Amerka.

Gino mabiro e pacha kaneno tijni en miyo moro matiyo matek ka ouso sukni kata kitenge mondo oyud pesa ma onyalo konyore go e yore ge ma opogore opogore, kendo ma onyalo yaro go ohala ne mondo obed maduong'.

Gino mabiro e pacha en ni jotelo madongo e piny kae giloso kendo giwuoyo kagigolo pachgi kaka ginyalo kelo dongruok e piny kenya kae. Kendo ng'ato siemo ne wadgi weche moko ma ondike otas.

Gino matimore kae en pith mar alot kendo ochalo alot mar skuma. Japur ni chalo japur maduong' mapidho alot mang'eny ma onyalo uso kata tero ne jii e skunde, osiptende mondo mi oyud pesa ma oritore go kata ma onyalo nyiewo go gige ma odwaro e ngima ne ma pile pile gi moko mabe onyalo tiyo go e medo puro alot, ng'iewo yedhe ma onego bedni onego bedni ogoye alot gi doyo.

Gino matimore kae, en ni nyithindo moko ma yawuoyi tugo opira kendo gitugo e pap ma otimo buru e alworagi. Moko be nitie ma obedo e kundi ka gitimo wechegi mamoko.

Gino matimore kae en ni jomoko somo gazet mar od fwambo ma iluongo ni Nation. Kendo aneno ka gazedno wacho ni polise kata obila ne owang'o od fwambo mar KTN kendo ne gilore.

Gino mabiro e pacha ka aneno poster ni en ni en mar od fwambo ma iluongo ni kenya digital news. kendo okonye piny kae kuom lando habari gi weche matimore e pacho gi mamoko matimore e pinje maoko.

Gino matimore kae en ni jomoko nie bura kendo giloso ka gi wuoyo weche mag dongruok ka ng'ato ka ng'ato imiyo thuolo mar wacho kata golo pache eweche go mag dongruok e pacho ka.

Gino matimore kae en ni jomoko ma oting'o mine gi chwo, ochung' e mbele ot, kata office moro. Gichalo jogo mani e bwo riwruok mar kelo kwe e piny Kenya kae. Ka gin gi poster no kata banner ma ondiki ni amani huanza na ukweli matiende ni kwe chakore gi adiera.

Ma alwora ma skul. Kendo aneno jopuonje gi jopuonjore mamoko ka obet oko e tie yien. Kendo japuonj achiel, nenore kagima golo pache e weche moko matimore e alworano mar skul.

Gino mabiro e pacha, en ni ma od fwambo ma iluongo ni Citizen TV. Kendo en achiel kuom ute mag fwambo manigi jowinjo, gi joneno mang'eny e pacho ka.

Gino mabiro e pacha en ni ma nyasi mar liel nikech aneno sanduku gi msalaba kendo jii mang'eny ochokore kanyakla ka gin gi lit gi kuyo.

Gino matimore kae en ni jomoko ariyo dichuo gi dhako wuoyo kendo gichalo jogo man e bura moro.

Gino matimore e ni rowere moko ochokore kendo gichalo jogo mapuonjore weche mag teknolojia ma nyasani kaka wechego nyalo kelo dongruok gi ber e aluora wa.

Ang'eyo ni ma jaod bura ka kimilili ma nyinge Didmas Barasa . Kendo en gi nengo nikech okelo dongruok e yore mopogore opogore kaka somo , pur gi ohala e kar chung' od bura mare.

Gino matimore kae en ni mine ma owuok e gwenge ma opogore opogore ochokore kanyakla achiel ka ipuonjo gi yore mag rito anyuola gi, nyithindgi , gin giwegi kata yore go mag chako ohala mondo giyud pesa ma ginyalo ritore go engima gi ma pile ka pile.

Jogo ma ang'e kae en jatend piny Laktar Wiliam Samoei Ruto gi jalupne machon Rigathi Gachagua. Kendo gin gi nengo ka gikelo dongruok e yore mopogre opogre gi kwe e pacho ka.

Gino matimore kae en ni mine moko adek obet kanyakla achiel kendo giloso , gichalo joma wacho weche mag kelo dongruok kata kaka ginyalo gerore gin giwegi.

Gino mabiro e pacha en nyasi mar rwako ogudu. Magi nyithindo man e mbalariany kendo mawuoyo no, chalo wendo modhial ma somo ne nyithindo ma okalo e migepe ma opogore opogore.

Gino matimore en nyasi kata bura ma oting'o chife gi obila ma oa kuonde ma opogore opogore ka inyiso gi kaka ginyalo medo kelo kwe e pacho wa ka.

Gino matimore en bura kata nyasi mar riwruok moro ka oloso gi jogo modak e aluora no. Ka onyiso gi kaka gitiyo gi kaka ginyalo kelo dongruok e aluora ma gintiere no.

Gino mabiro e pacha en tich mar puonj kendo jopuonje go puonjo nyithindo kaka ginyalo yudo rieko e somb ma opogore opogore mondo gibed jogo manyalo konyo pinywa e ndalo mabiro.

Gino mabiro e pacha en tich mar tedo . Ka jogi inyalo chul mondo gitedi e buche kata nyasi mopogore opogore kaka liel , arus kata nyombo.

Gino matimore kae en ni jii nie kanisa kendo giwer gimiel ka gipako nyasaye kuom gigo ma osetimo e ngima gi kendo gimedo kwaye mondo otelne gie e weche gi mapile pile.

Gino matimore en ni jomoko wuoyo kendo gimosore . Gichalo jogo ma wuoyo ewi weche mag kelo dongruok e aluora gi kendo kaka ginyalo loso pesa.

Gino matimore kae en ni midusni wuoyo ewi weche mag gedo kendo gigolo paro kaka ginyalo gero ute go madak ma ok bi lwar piyo.

Gino matimore en ni riwruok mar nyamburko ma iluongo ni the guardian angel sidho ayanga ohala gi mar gari e kaunti moro e pacho ka.

Gino madhi mbele en ni jomoko e gweng' moro ochokore kendo gin e nyasi ka jaduong' moro ma hike ni malo omi thuolo mar wuoyo gi jii ewi weche matimore e aluoragi.

Ng'ano ma ang'eyo ka en jadolo mar kanisa moro .Ka otimo nyasi mar nyuolne ma orwako higni prabiryo gi achiel. Kendo en gi nengo e pinyka nikech olero ne jii weche mag muma gi kaka ginyalo dak maber gi kwe gi hera.